Ore eniko ilaramatak peyie itumia inkaisabuni naa tenitumia fertilizers nai teneyiolou entulugumi naitumia taata enarishata oo fertilizers ashu intokiting nainyang'u naa aapik lelo shambai lenye neyiolou duo taata naatipika ena rishata Ore sii enitoki aiko naa orake piaku etayiolito enikunuutua enamaa enye baadaye nitoki nikien nigier tewueji, ore piitoki aigero tiai wueji nemir orake peetumoki atimir neyiolo ajo, ore paikiti netumoki aibadilisha arashu ore peeyiolou ajo etoponayie netumoki atipik naaji entulugumi ilo shamba netumoki aitumia enopake kake ore peedol sii ajo kiti kuna naitayutuo opa tenakai rishata netumoki atayiolito ajo kainyoo nataase ashu kainyoo naisababusha metaa kiti Orake piitobir nai nibadilisha ina oitoi natodolie ajo elee kekiti taata entoki nataase nibadilisha ina oitoi netumoki atipik duo engae naikash arashu netumoki aanyaki aibadilisha ayau enkai oitoi natumoki aibelekenya peetumoki naa mazao enye ailepu Ashe oleng'

kemiri ntokitin kumok oleng te china square, ore ana tolchampai naa kemiri ntokitin naijo ilchempei, kemiri ntokitin kumok naijo nkidikoni, kemiri ntokitin naijo imashinini naidimayu neiremishoreki. kemiri ntokitin kumok. nitoki sii dii aku kitokini dii amir intokitin naijo e ntokitin naijo fertilizer natumokini naji ashom atipik ilchampai menyaki ailepunye mazao enye, nitokini sii dii aamir akeyie ntokitin te china square naijo aa naijo kemiri ntokitin naijo mbukui napuonu iltunganak ainyiang'u neyaki nkera eneye pee epuo aisumare, kemiri ntokitin akeyie kuna basic naijo nkoompeni, nemiri ntokitin naijo saanini. kemiri ntokitin akeyie kumok.

Ore tenanu naa kang'as oshi aipim enkulukuoni eton eitu aiteru eunore. Kaisaidia ena matayiolo eneba enkulupuoni naidim, eneba entulugumi naidim atoponiki ena kulupuoni pee etumoki aitayu mazao sidain. Kitoki sii doi aaku, kisidai tenkitingoto amu kelelek naaji pee ilo aitoki apik entulugumi enkulupuoni naa neeku sapik. Ore akee pee eaku sapuk nepej iladuo paek nepej inaduo tokitin ningira aun. Kake ore ake piilo piingas aipim lelelek naaji paa ore piilo apik, kikiti nipik enkiti neitoki naa ainyal ake nyoo nitoki ainyal inaduo mazao ashu naduoo tokitin pooki nituuno. Neaku kisidai enkipimoto teningas aipim nintoki naa iyiolou naa ajo kebaa fertilizer ashu kaa fertilizer naaji eyieu nitumoki aikaja nitumoki atipika. Neeku keisaidia ena pee kitumoki naa atayiolo ajo kebaa enipik naa kaa rishata naaji idim aawa pee etumoki inankae aikaja, pee etumoki inankae ainyalayu. Ashe oleng'.

ore paadol ena siai, naa kadamu enkidong'unoto orpaeek, aa taa ore irpaek naa kita kitayuni oshi tolchamba idipa aikaukata pii pii, nepuoi neloki te nkolong, neloki te nkolong pi pii, meinosa ina olong meeikoni meitayu, ore ake peidipayu naa nepuoi adumu ina, nepuoi apuo adumu iladuo paeek, nepuoi apik intokiting naijo irkuniani eton eeta mushakweni, nepiki enkae mashini meidong'u lelo paek pookin metaa irpaek ake, ore ake peidipi aidong'u lelo paek netumokini awaita sasa iltingai mee neyae lelo tingai nepuo lelo tingai aidong'u metaa enkurma, ore sii pee ore naai lelo, ne ore peidipi aidong'u metaa enkurma neidimayu nedumuni nepuoi aa ayaki nkera ,neinosi enaa endaa, neinosieki enaa endaa arashu emiri dii ninye, kedumuni sii lelo paek nepuoi amir te sokoni, ore ake peeku eshomoki aamir te sokoni nelo oladuo olopeny alo ainyang'u kulie tokiting, idim naaji ashomo atalaakinye nkera sukuul, idim ashomo ainyang'akinye nkishu ashu ntare shimbi nyoo, idim sii ashomo dii ninye ainyang'u nena kishu te ashu ntare, eitumiya naduo ropiani nashomo aiko aidong'u, nashomo alaa amir lelo paek lenyenak netum, neeku ore paadol nanu entoki naijo ena nadol anaa kisidai oleng tenkaraki naa kid eno ena naa enoshi napuoi aitainye naa irpaek nidong'unyeki irpaek nisi, nee nidong'unyeki irpaek, nepuo lelo paek apuo aisaidia, amu kiaidia te wuei sapuk oleng enaa ninye enkidong'oto enkurma nenyae.

Ore inkabilaritin naidimayu neyau iropiyiani tenkisiayiare naa meeta oshiake entoki nemeeta intokitin enyanak torok, neeta intokitin sidain. Ntoo maiteru tekuna sidain; ore intokitin sidain naidimayu neyau iropiyiani ashu inkibelekenyat sidain naidimayu neyau iropiyiani naa kiidim olorere neyau iropiyiani neshetieki kanisa, nidekoreti duo piipi metisidana, nesidanu duo niilep enkisiayiare. Kidimayu sii nepoi aabol enkae anisa naayiake ankae tinabranj eina anisa nayiak tenetaana naayiake ashu tiawoi naa ore peeboli neeku kumok iltunganak ashu ilasiayiak agira asiaisho, kegira ailepunyie sasa inakisiayiare. Idimayu sii ore sininje iropiyiani naa kiidim neyau intokitin torok; ore oltungani tenetum iropiyiani tenkisiayiare matejo naaji olpastai, niidim netum kiburi nilepu olmena neeku kemen ilkulikai tunganak neeku kedol ilkulikai tunganak enaa meetoki, kingor akeyie likae tungani anaaijo midim naayi likae tungani nisaidia tenkaraki iropiyiani nai naisho metaa nejia ikunono. Ore sii dii ninye iropiyiani kidim, kidim iropiyiani neewu akeyie kulie baa torok amu kelelek eeku kingor oltungani kulie tunganak enaa mee iltunganak.

keisidai oleng elaata ormutandao amu ore ake ena nilo ore ake ena ishata nitum nena ropiyiani naa idim ataasa kulie kasin. idim atabolo nkulie biasharani. idim naaji atabolo biashara naijo enolduka, idim sii naajia shomo atabolo, biashara naijo eno nkishu, idim naaji ataa olaramatani, nilo ae fuga nkishu neeku kisidai oleng .